Haha nĩ mũirĩtu kana mũtumia, okĩte mũgũnda gũtua macani, Ararutĩra wĩra kĩganda gĩtagwo gĩa, harĩa ararora mathangũ ma macani, nginya akona marĩa arenda akamatua akamekĩra gĩkabũ-inĩ gĩake, acoke atware kĩganda-inĩ kĩu kĩa macani, nĩgetha kĩganda kĩug ĩa macani gĩthĩe macani, ngiya matuĩke mangĩtũmĩka kũruga cai.

Haha, nĩ ciana ciaheyo tablets iria ciĩ na bendera ya Kenya. Nĩ kuuga atĩ ici nĩ thirikari cihete ici ciana. Ũyũ mũndũ ũronia ciana ũhoro wa kũhingũrĩra na gũtũmĩra tablet ĩno no akorwo nĩ mũndũ wa kuma thirikari-inĩ ũrĩa ũkũrehete ici tablets.

Haha hena nyũmba, ĩthondeketwo na mũmbĩre ũrĩa watene, ĩthondeketwo ĩna ũndũ wa kũgucĩrĩria ageni gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Yandĩkĩtwo rĩtwa ũndũ Mikai, ĩrĩa ĩkoragwo ĩ rĩtwa riumanĩte na ũjaruo-inĩ kana rũrĩrĩ-inĩ rwa jaruo. Ĩgacoka ĩkandĩkwo atĩ nĩ ya kauntĩ ya gĩthumo, kuga atĩ ĩno ĩrĩ kauntĩ-inĩ ya gĩthumo. ĩgacoka ĩna itĩ njaa nĩ kuga atĩ hau nĩ hekagĩrwo mĩcemanio ya andũ a kũu, kana ageni arĩa megũka kũu.